kaluwore gi pichani chiemo ni arege maber mobed mayom to aolo pi e bakul kase olo pi e bakul to ole chiemo ni tarudo moriwre maber mopoto kaserude go jiko tabile kabe omit koro kamae e kaka anyalo loso chiemo no.

Kaluore gi picha ni anyalo tedo chiemo ni ka ng'ano ng'iya kobedo piny toneno kaka atimo gino. Koro kamano e kaka anyalo puonje monge tedo chiemo ni mamit ahinya

Kaluwore gi picha ni, chiemo ni akete e san, kasekete e san, to akuongo ang'ade ang'ade matindo tindo ma anyalo chamo. Kaseng'ade matindo tindo tamanyo soda mar coke. Kasemanyo soda mar coke tanyalo keto avocado e bathe, kasto anyalo chame mana gi kuon no mos mos.

Kaluore gi pichani, ma migao matimore tich adek ka tich adek e wang jowi mar Citizen TV kikelo gi jalendo marwa maen Jeff Koinange. Ahero kipindi ni ahinya, otimore tich adek ka tich adek juma ka juma

Kaluore gi picha ni, mae, chiemo ni iluongo ni pancake. Koro anya lose, anya lose e yoo machalo kama. Akao san taole mok ngano matin kaseole mok ngano matin takawo tong' achiel kata adek koro luore, tong madhi ole luoregi jokma an go madwa chamo gini. Kasego tong maber tachwado gi gojiko ei mogo ka ma girudre maber ,kasto akao pii maliet taole matin, topigno onego bed maliet ahinya, obed mamor mor matin tachwado nyaka gino obed mopoto, kosebedo mopoto to aolo sukari matin kata chumvi. Kaseolo chumbi matin takao pan taole moo matin kasto koro aole, achodho gima alose e san, bakul gi ojiko to aole pan kamatin kamatin.

Kaluore gi pichani, chiemo ni anya chamo e yore mangeny. Yoo mokuongo anyalo toke e san, anya toke e san tamanyo avokado tariwe godo, kaseriwe gi avokado tamanyo soda moro mang'ich takete bathe, koro achame go mos mos. Mar ariyo, anyalo chame kama, anyalo kete e san, kasekete e san to amanyone ringo moro mochiel maber tariwe godo tachame mos mos mayieng.

Kaluoregi picha ni anyalo chamo olemoni eyoo machalo kama, yoo mokuongo anyalo kawe to luoke maler kase luoke maler gi pii, to akete ebakul kase kete e bakul to amanyo amanyo kede moro mabor mathin mabith to achamego achuoyego ka achiel achiel to achame mos mayieng'.Kata anyalo kawe to ang'ade matindo tindo kasto arege molokre juice kasto amadho juiceneno

Kaluore gi pichani, mae chiemo miluongo ni rech, rech ni kalose tachako akuongo aluoke maber, kaseluoke maber tachwere magol kalagakla ne man kuome go, kasegolo kalagakla man kuome go tasare matindo matindo mondo moo odonj kuome ka wang alute e moo. Kasesare maber takao moo, takao moo gi sufrua takete kendo, kasekete kendo takao rech ni tanyume ei moo, kasenyume e moo mochieg maber tagole kasto akaw nyanya gi kitungu taole iye togi gik moko mamede iye mondo okel ndhandhu e iye. Kaseketo mano taolo pii matin mondo olos sup mopoto. Kaseolo pii matin takao rech no tanyumei sufria no taweyo ochiek ochiek bang dakika apar gabich. Kasekete mochiek dakika apar gabich takawe agole oko tatoke e san tachame gi kuon bando mayom.